Ciana kana arutwo nĩ mahĩtũkaga mũno kĩgeranio, na to ta ũguo, ningĩ ciana nĩciingĩrĩtie na maũndũ moru ta kũnyua ndawa cia kũrebia, irĩa cirona tekinoronjĩ ĩgĩtũmĩra, ningĩ hena kwagana mũno, harĩa marona mbica njoru ng'enda-inĩ cia ũkinyanĩria, ũguo tekinoronjĩ ĩna maũndũ mega na maũndũ moru.

Ciana iria irahũthĩra laptop macukuru-inĩ ma muthingi nĩ cirakena mũno ũguo cikenda mathomo mũno na ningĩ nĩ ũndũ wa kwenda mathomo na kũhũthĩra tũmacini cikahĩtũka mũno kĩgeranio ũguo ũndũ ũcio nginya cikohĩga mũno ũguo ũndũ ũcio ũkagirithia gĩthomo makĩria na makahota kũnyitanĩra hamwe iraathinĩ

Aca tũtire na raboratorĩ cia Kompiuta cia kwĩruta gĩcigo-inĩ gitũ, na rĩrĩa, cingĩkorwo kuo, ũguni ũrĩa tũngĩona, no no ciana no ciũhĩge mũno, no cihote nginya gũtũmĩra thimũ, no ciĩrute maũndũ marĩa marathiĩ na mbere mũtũrĩre-inĩ wa tha ici, na no mahĩtũke ningĩ mũno kĩgerio-inĩ kĩrĩa mekaga, ũguo maica-inĩ mohĩge mũno.

Aarimũ nĩmakoragwo na kahĩnda karĩtu mũno, rĩrĩa tarĩngĩ marenda mwana kana marathomĩthĩa ũhoro wa mbica ũrĩa ũrabatara mwana arore na one ũrĩa ĩhana. Na mathĩna maya mangĩtua kuonwo no manĩnwo rĩrĩa thirikari ĩngĩrehera mwana ũrĩa ũtarona wega macicio marĩa mekũmũhotĩthia gũthomaga wega hatarĩ na thĩna.

Rabu cia mathomo ma intaneti, ciagĩrĩire gũthomithia ũndũ ũmwe ciothe o bũrũri mũgima, nĩgetha kĩrĩa mwana ũyũ arathomithio gũkũ no kĩrĩa arathomithio kũrĩa kũngĩ, ũguo nĩgetha makagĩa na ũnyitanĩri na kĩgeranio kĩrĩa matungĩrwo, magatungĩrwo kĩgerio kĩmwe, kĩrĩa gĩkũhotithia mwana kũmenya either nĩahĩtũka wega kana ndanahĩtũka wega.

He ũnyitanĩri wa mathukuru ma mũthingi na ma cekondarĩ, he, twanjie na ma mũthingi, arutwo mabataire mabundithio ũndũ ũmwe, kana marutwo ũndũ ũmwe thukuru-inĩ wothe ũrĩa wĩna kompiuta kana intaneti, na o ta ũguo thukuru-inĩ wa thekondarĩ na kĩgerio kĩrĩa gĩatungwo gĩkĩmwe, nĩgetha mũrutwo akahota gwĩthima akĩringithania na arutwo a mathukuru marĩa mangĩ.

Arutwo na arutani nĩ mahotaga okorwo nĩ kũingĩra, okorwo nĩ handũ marerireria kuona mbica, kana okorwo nĩ mbica cia kwĩrorera, makerorera hatarĩ mũhĩnga kana okorwo nĩ gũtũma message, magatũma matarĩ na mũhĩnga kana kĩndũ gĩa kũrĩhĩra, na no ũhũthĩri wa intaneti no ũhũthĩrwo kũrĩ arutwo gũthimwo na kĩgerio kĩrĩa mangĩka, marorwo kana nĩ makũhĩtũka wega.

Arutwo nĩmahĩtũkaga mũno kĩgeranio-inĩ, tondũ nĩmagĩkenagĩrĩra rĩrĩa marathoma gĩthomo ta rĩngĩ kĩa mbica kĩrĩa marerorera handũ, okorwo nĩ gũthoma, okorwo marathoma tuge nyamũ cia gĩthaka nĩmarona ũrĩa cirathiĩ, kũrĩa cikaraga, okorwo nĩ iria-inĩ nĩmarona ũrĩa rĩhana, kuoguo magakenerera na matiriganagĩrwo naihenya, tondũ rĩrĩa marona mbica, kĩndũ kĩu kĩndũ kĩu gĩtiumaga hakiri-inĩ naihenya, ũguo makahota kũihũri igerio wega.

Rabu cia kompiuta na intaneti nĩ citeithĩtie mũno mathukuru-inĩ arutwo, tondũ arutwo nĩ mahotaga kũmenya maũndũ merũ, makahota kũmenya gũtũmĩra na gũtũmĩra kompiuta, intaneti nayo ĩkahota kũmateithia kũmenya maũndũ marĩa marathiĩ na mbere, ũguo rĩrĩa meka kĩgerio, makahĩtũka mũno na magakenerera ũndũ ũcio.

Arutwo nĩ mahotaga gũka hamwe magakenerera rĩrĩa marona mbica, magakenerera rĩrĩa maratũmĩrĩra, maratũmĩra tekinoronjĩ, okorwo nĩ kompyuta kana thimũ, rĩrĩa marona kĩndũ ta mbica hau thĩiniĩ magakenerera koguo makanyitanĩra, okorwo mũndũ ndoĩ kĩndũ, kana kũhũthĩra akarutwo, ũguo mokaga hamwe kũrutana, ũguo nĩguo mateithanagia.

ĩĩ tekinoronjĩ nĩ ĩtũmaga arutwo makenerere gĩthomo mũno, tondũ rĩrĩa maroka hamwe kana rĩrĩa maratũmĩra tekinoronjĩ gũthoma, okorwo nĩ thimũ maratũmĩra, nĩ marona mwarimũ ũrĩa ũramathomithia, makaheo mbica hau, rĩrĩa marathoma makona nĩkĩ marathoma okorwo nĩ ũhoro wa nyamũ cia gĩthaka, magaciona hau, magakenerera mũno, ũguo tekinoronjĩ nĩ njega nĩ ĩratũma arutwo makenerere gĩthomo.

Ũhũthĩri wa tekinoronjĩ no ũkoragwo na maũndũ marĩa moru ũkoragwo ũkuanĩtie ta kũhũthĩra dawa cia kũrevya, ũgakora andũ mara mũndũ nĩ agucĩrĩrio nĩ ũrĩa andũ marahũthĩra dawa cia kũrevya kou thĩ-inĩ, ningĩ kwĩna kwagana kũrĩa andũ meroragĩra mbica njoru kou kana andũ makĩagana kũu thĩ-inĩ wa tekinoronjĩ okorwo nĩ thimũ-inĩ, ũguo rĩrĩa mataratũmĩra tekinoronjĩ, hakiri ciao nĩ cihotaga kũruta wĩra wega.

Tondũ kwĩna gĩthomo mĩthemba mĩingĩ, o mwana nĩ abataire ta rĩngĩ agacagũra ũrĩa arenda gũthoma, okorwo arenda kũhũthĩra mbica, akaigwo kĩrathi gĩake, okorwo arenda thauti tu, gũthomithio na thauti tu, akaigwo kĩrathi gĩake, nĩgetha o mwana o mwana akaigua aiganĩire harĩa arathomera, na nĩgetha rĩrĩa kĩgerio gĩoka, ndakagĩe na kĩgwatio, agakorwo ahĩtũkĩte o wega.

ĩĩ nĩ njereire cukuru cia kompiuta thukuru-inĩ wa mũthingi na wa thekondarĩ gĩcigo-inĩ gĩakwa, na maũndũ marĩa ndĩrona matagĩrĩire nĩ irathi nini na kompyuta nĩ nini mũno ũkĩringithania na arutwo arĩa me kou, ũguo irathi nĩ cibataire kuongererwo nĩgetha arutwo maiganĩre, na kompiuta ciongererwo nĩgetha o mwana akorwo na kompiuta yake.

ĩĩ andũ a gĩcigo gĩakwa nĩ mahũthagĩra intaneti na njĩra hũthũ, na moritũ marĩa marĩa mareruta mangĩcamania namo makĩhũthĩta intaneti nĩ ta, okorwo nĩ njĩra ĩrĩa andũ mararia nayo, okorwo nĩ gĩthũngũ, kũrĩ arĩa matathomete matingĩmenya ũrĩa kũrathiĩ namo, ningĩ he marĩhi marĩhagwo rĩrĩa ũrarĩha intaneti ũkarĩha intaneti, okorwo ndũrĩ na mbeca ndũngĩ hũthĩra intaneti

Barabara iria njoru thirikarĩ nĩ ibatiĩ gũcirora wega, ĩciake werũ, ĩciake na njĩra ya kĩrĩu nĩ getha ciagĩrĩre, nĩ getha andũ makorwo maiganaine, na thitima kwaga, nĩ cibataire cikorwo kũndũ guothe Kenya, o mũciĩ o mũciĩ ũkorwo na thitima, na kũrĩa gũtagũkorwo na thitima mekire hinya wa kũhũthĩra riũa kana ĩrĩa ĩtagwo solar nĩgetha rĩrĩa mũndũ aratũmĩra intaneti kana rĩrĩa aratũmĩra tekinoronjĩ o nakorwo nĩ thimũ akahota gũ charge. Gũcaja thimũ ĩyo ĩgakorwo hĩndĩ ciothe e sawa.

ĩĩ nĩndĩretĩkania atĩ ũhũthĩri wa intaneti kũruta mawĩra ma cukuru nĩ kũracangĩra kũgĩa na arutwo matakinyanĩire ikĩro, tondũ rĩrĩa, maita maingĩ arutwo aingĩ makĩrĩkia kĩgerio nĩ kũiyĩra maiyagĩra, makahitha okorwo nĩ thimũ, magathiĩ nayo, makamĩtũmĩra kũmĩũria ciũria iria matoe o enyewe, ũguo makaiyĩra igerio, na ũguo makĩheo igerio icio matikoragwo makĩmenya na ũrĩa maumĩrĩra mauma makonania nĩ ahĩtũkĩte na mũtũrĩre-inĩ ndoĩ kĩndũ o na kĩ.

Macukuru nĩ magĩrĩire magayanie mathaa marĩa maratũmĩra, nĩgetha mahote kũruta mawĩra ma cukuru na ma mĩciĩ. Rĩrĩa mabataire magayanie mathaa akorũo nĩ ma gũthoma, magathoma, nĩ getha makainũka tene makaruta mawĩra ma mĩciĩ. Na nĩ getha maũndũ mothe magakorũo me mega.

Kambũni ya Safaricom nĩ yagĩrĩire kũandĩka andũ, arĩa, mangĩteithia andũ arĩa matarĩ na ũmenyo wa kũhũthĩra, kũhũthĩra Safaricom okorũo nĩ kũrĩha, okorũo nĩ gũtũma mbeca, ĩmateithie nĩ getha magĩe na ũmenyo. Na ĩngĩka ũguo na, kũandĩka andũ, na kũgũrĩra andũ arĩa matarĩ na thimũ. Mamagũrĩre, ĩteithĩrĩrie mũno.

No ĩke ũguo na kũrĩhia kana mbeca iria cirĩhagwo cia njoherera rĩrĩa mũndũ aragũra kana rĩrĩa mũndũ aragũra kĩndũ no ĩmarĩhagie mbeca nini, kana rĩrĩa mũndũ arenda kũruta mbeca, ta rĩngĩ akaruta hatarĩ mbeca kana akaruta mbeca burĩ kũgerera ajenti cia Safaricom na Airtel.

Kũhũthĩra intaneti, macio nĩ maũndũ mamwe mathundũrĩtwo ũrĩa ũrakora mũndũ no athomere intaneti-inĩ, kana no athomere o na okorwo nĩ thimũ-inĩ, athomere okorwo nĩ laptop -inĩ, koguo akahĩtũka, na no arute noti kuo, no athome kũhĩtũkĩra vindiũ kana mbica iria, mathabu no arutĩrwo o kou, ũguo arutwo nĩ marahĩtũka mũno kũgerera njĩra.

Tekinoronjĩ cia ica ikuhĩ cia gũthoma, nĩcirahotithia mũndũ gũthoma kahora kana gũthoma atekũrĩha kĩndũ kana akarĩha okorwo kũrĩhĩra intaneti tũbeca tũnini mũno tũrĩa o na mũndũ wa kĩrathi gĩathi no ahote gũkinyanĩria, ũguo mũndũ wothe agakorwo no ahote gũkinyĩra tekinoronjĩ cia kĩrĩu cia gũthoma.

Gĩthomo gĩa tekinoronjĩ nĩ kĩega, tondũ, arutwo nĩ makenagĩrĩra rĩrĩa tarĩngĩ marahũthĩra thimũ, gũthoma, makona mbica, akorũo nĩ mbica cia video makerorera hau o magĩthomaga, ũguo magakenerera, ũguo nĩ kĩega na tondũ nĩ gĩtũmaga mwana ndaka kana mũrutwo ndakariganĩrũo na ihenya, ũkĩringithania, na kĩa ndũire. No onakĩo nĩ kĩrĩ maũru tondũ nĩ gĩtũmaga mwana ariganĩrũo, agũtare mũno, okorũo nĩ gũakinya nĩ kĩgerio, akaiyĩra, akaiyĩra kĩgerio kũhĩtũkĩra thimũ. Ũguo.

Intaneti ĩtarĩ na gĩthimi no ĩtũmĩrwo nĩ andũ aingĩ hamwe. Na ningĩ ĩtarĩ na gĩthimi no ũmĩtũmĩre ona handũ hatarĩ na netiwaki kũingĩra intaneti-inĩ. No na andũ aingĩ magarũrũrkĩire intaneti ĩtari na gĩthimi ya WIFI tondũ nĩ ĩrĩ raithi rĩrĩa andũ aingĩ maratũmĩra hamwe. Na ona akorwo nĩ handũ hatarĩ na netiwaki no ũkũhota kũmĩtũmĩra tondũ thikũ ici netiwaki ya thimũ nĩ ĩragia andũ mũno.

Mĩbango ya ICT nĩ ĩrateithĩrĩria mũno andũ arĩa matehotete arĩa marauma icagi-inĩ, tondũ andũ acio matingĩhota kwĩrĩhĩra kũrĩa kwa andu kĩũmbe tondũ nĩ kũrĩ goro mũno. Na rĩrĩa mũndũ erutanĩria na ahĩtũka nĩ aheoagwo maratathi marĩa maronania nĩakinyanĩirie, kana nĩ arahĩtukire kĩgerio kĩu, akaheo maratathi macio burĩ mũtheri. Ũguo handũ hothe harabatarania kwandĩkwo mũndũ, wĩkĩte ta ka kompiuta, mũndũ ũcio nĩ akinyanĩirie ikĩro.

Aca niĩ ndikuona arutani othe a Kenya marĩ na indo cia gũtũmĩra kũhũthĩra tekinoronjĩ, tondũ ta rĩngĩ kundũ kũu gũtirĩ na thitima gwĩ kũndũ kũmwe gũtarĩ na tekinoronjĩ, kũrĩ arutani amwe nginyamatangĩhota nginya kwĩgũrĩra gathimũ nĩũndũ wa mũcara ũrĩa marĩhagwo mũnini, na nĩũndũ wa ũndũ ũcio ũkamahotithia ũhotinĩ wao wa kũrutana, ũguo makĩrutana kũrĩ kũndũ kũmwe matoĩ.

Niĩ ndĩrona gĩthomo gĩa kompiuta kĩrĩa kĩrũgamĩrĩirwo nĩ thirikari, nĩ kirendekithia mũno, no ndĩkĩendekithie mũno, tondũ gĩkoragwo na raithi ona okorwo nĩ kĩrĩ ungumania mũingĩ mũno. Nĩ kĩrĩ na raithi ũrĩa ũhotithagia arutwo aingĩ nginya arĩa maumite gĩkĩro gĩa thĩ gukinyanĩria, kana mbeca iria marĩhagagia nĩ nini. Ũguo ũgakora nĩ andũ aingĩ mũno mangĩhota gwĩka kompiuta ũkiringithania na kũrĩa kwa mũndũ kĩũmbe.

Harĩ arutani, arutani thaici nĩ mahũmũkĩte hanini tondũ okorwo nĩ rĩrĩa maraheana wĩra wa gũthi kũrutĩra mũciĩ matũmagĩra mũndũ kana magatũma ngurubu-inĩ okorwo nĩ kũrĩ ngurubu ya WhatsApp ya thukuru, ũguo rĩrĩa arutwo onao to nĩmahũmũkaga mũno gũtinda makĩandĩka rĩndĩs matiandĩkaga mũno okorwo nĩ nũti matiandĩkaga mũno mabuku-inĩ.

Arimu amwe matikoragwo na ũmenyo wa kĩrĩa marathomithia, kana kĩrĩa mathomeire matirĩ na gĩthomo kĩiganu gia gũthomithjia. Ũguo thirikari kana arimũ acio mangĩrutĩrwo, kana mateithio gũthomera intaneti wega no mahote gũthomithia wega ũkiringithania na thaa ici. Ũguo arutwo no mahote kũmenya maũndũ makĩria gũkĩra ũrĩa thaa ici mahana.

Kũbanga mĩtaratara ya gũthomithia nĩ wega niĩ ngĩũrio, tondũ arimũ nĩmahotaga kwĩbanga wega kana mũndũ akahota kũmenya ũmũthĩ ndĩna kĩ, koguo okorwo ena kĩrathi akahota kwĩbanga wega, akamenya ndagũcererwo na mathaa marĩa abataire kũingĩra thukuru kana kĩrathi kĩu nĩguo ciana cigateithĩka.

ĩĩ niĩ nguona ta thirikari ĩhete thirikari cia County hinya wa kũnyita mbaru gĩthomo gĩa tekinoronjĩ cukuru-inĩ, na niĩ nguona ĩkĩte ũguo tondũ nĩ imahotithĩtie okorwo nĩ gwaka irathi iria, kana kuongerera kompiuta iria ciheanagwo thukuru nĩ getha arutwo magĩteithĩke. na ona igerio nĩ irũgamagĩrĩra okorwo ni maratathi macio mararutithio ika marutithio kũheo arutwo meke igerio ni imahete na ĩkamagũrĩra mabuku magũthoma.

Thirikari no ĩhote gũthomithia arutani arĩa matarĩ na ũmenyo, magĩe na ũmenyo wa kũhuthĩra tekinoronjĩ nĩ getha ũmenyo ũcio maũgayanie na arutwo. Na ningĩ no imagũrĩre onakorwo ni kompiuta ĩrĩa marĩhũthĩraga gũthomithia arutwo nayo thukuru-ini, nĩ getha ĩhũthahũthie ũhoro ũcio wa gũtũmĩra na, kũrĩa gũtarĩ thitima, thirikari ĩkĩre thitima nĩ getha andũ othe makorwo maiganaine.

ĩĩ kwaga intaneti nĩ mũhĩnga mũnene harĩ gĩthomo gĩa kũhũthĩra intaneti kũrĩ arimũ. Tondũ arimũ ti arimũ aingĩ mena mũcara ũrĩa ũngĩ mahotithia kũrĩhĩra itaneti. Na mathĩna macio mangĩ nĩ atĩ gwĩ kũndũ kũmwe nginya gũtarĩ thitima, ũguo nginya intaneti kũu ndĩngĩruta wĩra. Na kũndũ kũngĩ nginya indo cia gũtũmĩra tekinoronjĩ gũtirĩ ta thimũ ũguo thirikari no ĩmateithĩrĩrie.

ĩĩ nĩ ndĩrona wagi wa intaneti nĩ mũhĩnga mũnene harĩ gĩthomo gĩa kũhũthĩra intaneti kũrĩ arimũ, tondũ ti arimũ aingĩ mangĩhota kũrĩhira intaneti ni ũndũ wa mũcara wao tarĩngi ni mũnini, na maũndũ maingĩ menamo marĩa matũmagĩra mũcara wao. Na maũndũ macio mangĩ nĩ atĩ kũndũ kũingĩ gũtikoragwo na thitima, kana thitima, ũguo ona nginya kũhũthĩra intaneti kũndũ kũu gũtingĩhoteteka. Na andũ nginya angĩ matirĩ na thimũ cia kũhũthĩra ta arimũ.

Niĩ nguona thimũ nĩkio kindũ kĩrĩa mũrutwo wothe abataire gũkorwo nayo, tondũ thimũ nĩ kĩndũ mũndũ angĩhota gũkua handũ hothe angĩhota gũthiĩ. Na koguo kĩndũ kĩrĩa gĩothe mangienda gũthoma onakorwo mũndũ arĩ kũraihu atĩa mũndũ no ahote kuona ũnakorwo e kũndũ kũraihu atĩa. Nĩ ũndũ wa tarĩngĩ ngurubu cia mathomo iria arutwo makoragwo nacio ũkaingĩra ũkerorera, akorwo he ciũria ũgũtũmĩirwo hau mũgeka.

Thimũ nĩ kanyamũ kanini mũndũ angĩhota gũkua o hĩndĩ ciothe, ũguo ona rĩrĩa andũ marathomera ngurubuinĩ kana rĩrĩa mwarimũ abatara gũtũma kĩndũ ngurubuinĩ kana ona rĩrĩa atakũhota gũka kĩrathi nĩekũhota gũtũma ngurubu-inĩ onakorwo nĩ ya Whatsapp arutwo meke wĩra ũcio hatarĩ mũhĩnga o wothe na ũguo macoke mahĩtũke kĩgerio.

Rĩrĩa mundũ ena thimũ tarĩu niendaga gũtinda akĩona tũbica thimũ-inĩ, ũguo agakorwo na ũmenyeru wa kũhũthĩra kĩndũ kĩu, gĩkamũkenia koguo mathaa mothe arĩendaga gũika ũndũ ucio. Na nowega tondũ kũĩamwe monaga mbica iria ingĩmateithia, no kwĩ ũru, kwĩ andũ arĩa matangĩona mbica iria ingĩmateithia.

CBC nĩnjagĩrĩru mũno gũkĩra 8-4-4, tondũ CBC mũndũ areka kũringana na harĩa mũndũ arathimĩirwo, akorwo ũrathimĩirwo mathomo ũgathie mbere namo, akorwo mwarimũ waku athundũra haria ũrathimĩirwo nĩ gwaka, ũgathie na mbere na kũo koguo nĩgũgatũma mathĩna ma mawĩra na hau thuthainĩ manyihanyihe.

He na ngũrani atĩ CBC mũndũ areka kothi kũringana na kĩrĩa arathimĩirwo kana mwarimũ nĩwe ũrathundũra ũhotekeku waku wa kĩrĩa ũrathimĩirwo ũgeka kĩo, no eight-four-four yarĩ gũthoma mũndũ ũria ũtaranyita mathomo ĩyo nĩ thĩna wake nĩatwarane nake nginya kũrĩa gĩkamũtwara.

Arutwo mabataire mahĩmbĩrie njĩra ino njerũ ya tekonoronjĩ irĩa andũ marathomera nayo. Na rĩrĩa mathoma na njĩra ĩyo manyitanĩre marĩ oothe, nĩ getha harĩa mũndũ ataranyita akahota gũteithio ni ũyũ ũngĩ. Na andũ mekaga ũguo nĩukũhota, nĩ mekũhota kũhĩtũka wega gĩthomo-inĩ.

Mathaa ma mĩaraho, arutwo, andũ aingĩ matikoragwo na maũndũ maingĩ mareciria kana makoragwo na mĩtwe-inĩ yao. Ũguo ũgakora mathaa macio andũ nĩ maranyita kana arutwo nĩ maranyita kĩndũ na ihenya, ũkĩringithania na mathaa maya mangĩ marĩa andũ megũkorwo manogete nĩ meciria nĩ ũrĩa mareciria, riũa na ng'aragu cimagomeire.

Mathomo ma kũrĩma na mbiacara nĩmo mathomithagio magacoka magateithia mũndũ mũtũrĩre-ini mũno. Tondũ andũ no mũhaka marĩe na andũ aingĩ macokaga mĩgunda-inĩ marĩkia thukuru, arĩa angĩ magathiĩ kwanjia mbiacara ciao. Koguo mathomo ma, macio nĩmo mateithagia andũ mũno, ũguo ũguo. Tondũ rĩrĩa mũndũ atarenda kwandĩkwo, athiaga tarĩngĩ akarĩma o harĩa ekũrĩma, kĩrĩa arĩma akendia thutha-inĩ.

ĩĩ niĩ nguona mathomo ma njĩra cia tene ma gũthomithanĩria mũciĩ marĩ na bata nginya ũmũthĩ. Tondũ andũ arĩa mathomithagio tene ni makoragwo na mĩtugo, mathomithagio ũrĩa mũndũ abatiĩ kwĩhumba wega, nĩ mathomithagio kĩndũ kirĩa mũndũ abatiĩ kũrĩa, ũrĩa mũndũ abatiĩ gũikara. Koguo ona thaa ici mathomo macio no mateithie, tondũ thaa ici andũ aingĩ mũno nĩ morĩte kũringana na mũtũrĩre wa kĩrĩu.

Niĩ no nyende ciana ciakwa cikinye gĩthomo kĩa ngathĩ ya igũrũ mũno kana kĩa yunibacĩtĩ na ũhoro ũcio njĩkĩte tonũ nĩ ndĩhagĩra ciana ciakwa thukuru kwa ihinda rĩrĩa rĩagĩrĩire, na ningi nĩ ndĩmaigagĩra kĩgĩna kĩrĩa ona ingĩ korwo no hurũke ta thaa ici no mahote gũthiĩ na mbere na gĩthomo. Ona ningĩ nĩ ndĩmaheaga ũhoro, gĩtumi gia gũthoma, ũguo nĩgetha makagĩa na kĩo makĩria.

Aca mũtaratara wa mathomo ndũrateithia arutwo kuona mawĩra marĩa magĩrĩire, ho thirikari yagĩrĩire kwagĩrithia mũtaratara wa gĩthomo. Ningĩ rĩrĩa arutwo marĩkia thukuru, thirikari ni yagĩrĩire kuoya ikinya, ikamethera mawĩra ona okorwo nĩ nja wa bũrũri, nĩ getha andũ matigakorwo, gũtigakorwo kwĩna andũ aingĩ mũno matarĩ na mawĩra.

Ũgĩka KCPE arutwo manjagia kũgerio na mathabu, magacoka mageka gĩthweri magacoka mageka gĩthũngũ, magacoka mageka cayanci, magacoka mageka kĩgerio kĩa ndĩni nĩkio CRE, magacoka mageka kĩgerio kĩngĩ gĩtagwo Social Studies.

Rĩrĩa mũndũ ena thimũ yake no atũmagĩre rĩrĩa ainũka akorwo nĩ gũthoma, akorwo, no aingĩre nenda-inĩ cia ũkinyanĩria ũgathomera no akorwo harĩ ũndũ ũrenda kwĩririkania no ũthomi, okorwo he kĩndũ wathoma na nĩwona nĩ kĩega no wũige ũkoya hĩndĩ ĩyo ĩngĩ rĩrĩa wariganĩrwo kana rĩrĩa urenda kwĩririkania, kwoguo nĩyo wega wa ũteithio wa kũhetũkĩra intaneti.

Mũtaratara wa CBC nĩ mwega tondũ kĩrĩa ũreka nĩ mũrutwo kana mwana areka kũringana na kĩrĩa ohĩgĩrĩire makĩria, ũguo tũgĩthiĩ na kũu mbere-inĩ nĩ tũgakorwo na andũ aingĩ marahota kwĩyandĩka mawĩra gũkĩra gweterera mandĩkwo kana gũkĩra andũ aingĩ mathome ningĩ mage mawĩra thaa ici mũndũ okorwo weka wĩra wa mbaũ na ũhote kwanjia gwakĩra andũ onakorwo nĩ itĩ.

Nĩ gĩcigo-inĩ gĩakwa nĩ ndĩrona tũgĩthiĩ na hau kabere nĩ gũgakorwo na andũ aingĩ mũno meyandĩkĩte mawĩra na nĩ gũgakorwo na andũ aingĩ matekwĩhũka kwandĩkwo mawĩra, tondũ CBC nĩ ĩrareithia mũno, tondũ mũndũ areka kothi kũringana na kĩrĩa arathimĩirwo makĩria, ũguo thukuru wathiĩ mwarimũ athundũra taranda yaku kĩndũ kĩu nĩkio ũgũthiĩ nakĩo nginya nũico.

Tekinorojĩ nĩ ĩteithĩtie mũno andũ a gĩcigo-inĩ gĩakwa tondũ mũno makĩria nĩ ũndũ wa mbeca, tondũ thaa ici andũ mũno mũno marĩ mahũthagĩra mbeca cia thimũ-inĩ kũrĩha ti ũrĩa andũ mathiaga na mbeca baribari kũrĩa gũkoragwo na mogwati maingĩ ũgakora ta rĩngĩ mũndũ nĩahorwo ngeta kana nĩtwatunywo mbeca kana ate mbeca oũguo atekũmenya ciumĩte mũhuko-inĩ kana ciaiywo, kwoguo nĩ ĩteithĩtie mũno andũ a gĩcigo gĩakwa.

Wagi wa mbeca nĩ kĩndũ kĩmwe kĩhobithagia gĩthomo kĩega ũgakorwo ta rĩngĩ mũrutwo ndarĩhĩirwo thukuru, ũgakora rĩngĩ rĩmwe nĩ atũmirwo mũciĩ akagĩre mbeca ũguo mũico wa mwaka akagũa kĩgerio, ningĩ no ũkũre arutwo angĩ matirahota kũnyita gĩthomo kĩrĩa kĩrathomithio ũguo ũgakora thutha wa andũ gũthoma bado nĩ magũa kĩgerio.

Marĩhi ma thimũ nĩ mega tondũ ndenda kũrĩhĩra kĩndũ to mũhaka ngue mbeca baribari iria ikoragwo na mogwati maingĩ mũndũ no agũite kana akũhũre ngeta agũtunye mbeca, ningĩ rĩngĩ mũndũ nĩ ateaga mbeca baribari, ũguo thimũ ona rĩrĩa wĩna nganja ũrĩa watũmĩrire mbeca wona ta cianyiha mũno no ũcoke thimũ-inĩ wone ũrĩa watũmĩrire na wone mbeca kũrĩa ciorĩire.

Thikũ ici mũndũ ndarabatara gũkua mbeca baribari rĩrĩa arenda kũrĩha kĩndũ tondũ no arĩhe na thimũ, na thimũ nĩ njega tondũ rĩrĩa warĩha kĩndũ, ona mũndũ ũcio ũrĩa ũrarĩha rĩrĩa agĩa na nganja atĩ nĩ warĩha kĩndũ kĩu he ũtungata ũkaha na no ũmwonie atige, na etĩkanie nawe, ningĩ thimũ nĩ, ũrĩhi wa thimũ naguo no ũnyihagia wũici.

Ĩĩ kambũni, ĩĩ no njĩtĩkanie kambũni nĩ cirĩ na ũgitĩri rĩrĩa ciratũmĩra, cirahũthĩra marĩhi ma kũhũthĩra intaneti tondũ rĩrĩa mũndũ arĩha nĩ hakoragwo na ndũmĩrĩri na ndangĩhota gũcokia mbeca icio na ningĩ nonyendekithie kambuni cioe insurance ĩrĩa ta rĩngĩ mangĩthiĩ hathara no mahote kũrĩhwo rĩrĩa mathiĩ hathara.

Niĩ nĩ hũthagĩra thimũ kũrĩha okorwo nĩ indo cia mũthingi ta rĩrĩa ndĩragũra mũtu, kana rĩrĩa ndathiĩ duka nĩ ndũmagĩra thimũ kũrĩha nĩ ndũmagĩra thimũ kũrĩha nyũmba, nĩ ndũmagĩra thimũ kũrĩha okorwo nĩ mbeca cia thukuru na ũguni wa kũhũthĩra thimu tondũ nĩkoragwo na ũtungata ũrĩa ĩndehagĩra kwogwo ona mũndũ ũcio angĩkoragwo na nganja nĩ ndamũrĩhĩte no njoke hau na ndĩmwonie ũtungata ũcio.

Marĩhi maya nĩmo magĩrĩire kũhũthĩka ya kũrĩha, kũrĩha indo cia mũthingi rĩrĩa wathiĩ duka yaku ũkarĩha thimũ, ũkarĩha thukuru ĩrĩa ũrenda kũrĩha thukuru, ũkarĩha ngari rĩrĩa ũrathiĩ handũ, ũkarĩha kanitha rĩrĩa ũrenda kũruta, kũruta mbeca kanitha-inĩ, ũkarĩha nayo harambee rĩrĩa wetwo harambee-inĩ handũ.

Rĩrĩa mũndũ oya mbeca kuma bengi kana SACCO, tuge tarĩngĩ nĩ aremwo kũrĩha mbeca icio nĩ atahagwo, na gũtahwo nĩ kuga wacoka thutha gũkĩra ũrĩa warĩ hĩndĩ ĩyo, ũgũo rĩrĩa ,nĩkio gĩtũmaga andũ aingĩ maremwo kwoya, ningĩ SACCO na bengi nĩcirĩ na mbeca nyingĩ cia njoherera iria ũgacokia nacio ũguo andũ magetigĩra kwoya mbeca kuma kũu.

Mbeca icio nĩ cikaraga mũno cingĩkauma ningĩ no wĩrwo nĩgetha wũigĩrĩre kĩndũ kĩrĩa wĩnakĩo nĩgetha ũheo mbeca icio na ningĩ nĩgetha, kũndũ kũingĩ nĩ gũkoragwo na mbeca nyingĩ mũno cia njoherera iria ũbatie gũcokia mbeca icio nacio na ningĩ kũndũ kũngĩ nĩmaregaga kũheana ngombo magĩkũrora ũguo taũta kũhota kũrĩha.

Irathimo iria mũndũ angĩona angĩnyitanĩra na sacco no aheo mbeca cia ngombo rĩrĩa ena bata wa gũkomba kana rĩrĩa ena bata wa naihenya wa mbeca, ningĩ rĩrĩa aheo mbeca icio nĩ aheagwo na njoherera ya thĩ makĩria, ningĩ rĩrĩa mũndũ agithia mbeca na sacco mbeca in icio nĩ ciongerekaga ũguo nĩ wega andũ maigithie na sacco.

Mũndũ no aheo ngombo ta ya kũrĩha, kũrĩha thukuru rĩrĩa aremererwo nĩ kũrĩha thukuru, mũndũ no aheo ngombo ya mũndũ ta rĩngĩ nĩ arwara ũguo nĩ ũrenda tũbeca tũnini twa kũrũgamĩrĩra mũciari ũcio kana mũrwaru ũcio thibitarĩ, mũndũ no aheo ngombo ya kũrĩha nyũmba angĩkorwo nĩ wa remwo nĩ kũrĩha nyũmba ũkae mbeca wambe ũrĩhe, no njoherera cia cio itikoragwo ciĩnene ũguo mũno, nyingĩhĩra citikoragwo ciĩ nyingĩ ũguo mũno.

Mũndũ nĩ aheagwo mbeca cia ngombo rĩrĩa ena sacco na rĩrĩa mũndũ enyitithania na sacco nĩahotaga kũheo ngombo na mbeca cia nyingĩhĩra nyinyi makĩria, ningĩ mũndũ aiga mbeca ciake na sacco nĩcingaingĩhaga gũkĩra ũrĩa aigĩte no niĩ njĩra nyendete nĩ ya kũheo ngombo tondũ no ũheo ngombo wanjie biacara yaku na biacara ĩyo ĩrĩhĩre ngombo ĩrĩa.

Sacco nĩciteithĩtie tondũ andũ aingĩ moyaga mbeca cia ngombo kũu sacco-inĩ magathi makanjia mbiacara ciao na mbiacara icio cikahota nginya kwĩrĩhĩra mbeca iria cioetwo ngombo. Na indo iria cibataranagia mũndũ angĩheo ngombo kuo, nĩ gĩbandĩ, no mũhaka ũkorwo na gĩbandĩ, no mũhaka ũigithie kĩndũ sacco-inĩ nĩgetha ũheo ngombo.

Thirikari no yagĩrithie E-citizen na kũmĩhotithia ndĩgakorwo na marĩhi o mothe. Rĩrĩa mũndũ ararĩhĩra kũhĩtũkĩra E-citizen, ndakarĩhio kana mbeca cia kũrĩhio cinyihanyihio makĩria nĩgetha andũ othe mahote kũrĩhĩra kuo nginya andũ arĩa a kĩrathi gĩa thĩ biũ. Ningĩ aruti wĩra a ũtungata wa huduma no mongererwo mũcara nĩgetha mahote gũteithia andũ aingĩ mena wendi.

Ahũri biacara Kenya no makombe kana no makorwo maigithĩtie mbeca handũ kana no mahoe mbeca nginya kwĩ arata a bamĩrĩ, kana arata na bamĩrĩ, no makĩria ũrĩa mekaga moyaga ngombo either kuma bengi kana kuma sako makarĩha thutha-inĩ.

Ĩĩ andũ mekaga ũguo nĩ ũndũ wa gũkũrania ũkamenya waiga mbeca haha rũcio rwaku nĩ rwa rwagĩrĩire, kana tarĩngĩ ũgĩthondeka rũcio rwaku kana tarĩngĩ wĩkaga ũguo ũkĩrĩgĩrĩra ũkinyie mbeca ciganona ũhote kwĩgũrĩra onakorwo nĩ ng'ombe ĩrĩa ũrĩkamaga ĩgakũgũrĩra iria na tondũ mũndũ ndangĩhota gwĩka ũguo ewoike akanyititha.

Njĩra cia gũkomba mbeca kũhĩtũkĩra intaneti nĩ ciritũhĩte mũno ũrĩa andũ a gĩcugo gĩakwa monaga motungata ma mbeca, tondũ gĩcugo gĩakwa ti andũ aingĩ mũno athomu, koguo ũgakora ti andũ aingĩ mũno mahotaga gũtũmĩra thimũ. Rĩu rĩrĩa ũramera matũmire mbeca kana rĩrĩa manengera mũndũ, ũgakora mbeca icio nginya nĩ iraiyuo mũndũ ũcio agetũmĩra rĩrĩa amũhe nginya okorwo nĩ pin yake ya ũguo.

Niĩ nĩhũthagĩra njĩra ici cia kũheana mbeca na nĩ njega tondũ nĩcihotaga gũkũria bũrũri na njĩra ĩmwe kana ĩngĩ tondũ rĩrĩa wateithia na njĩra ĩngĩ, he mũndũ ũngĩ wateĩthĩka tondũ ndũngĩheana ũtarĩ na kĩndũ gĩa kũheana, mũndũ aheanaga kĩrĩa ena kĩndũ gĩa kũheana.

Mĩtaratara ya kĩrĩu ta ya Tala nĩ mĩega ũkĩringithania na ũheyani wa ngombo wa kuuma tene, tondũ Tala wenda mbeca ĩkũheyaga hauhau, no tene wenda ngombo onokorwo nĩ ya hinahi, o wa no mũhaka ũngĩetereire ona nĩ wetagĩrĩra nginya ona akorwo nĩ mweri ũmwe nĩgetha mbeca ĩyo ũrenda kana mbeca ũria waihũrĩtie wendaga ũheyo.

Ngombo ya kũrĩha thukuru nĩyo andũ aingĩ moyaga mũno kũhetũkĩra Zenka tondũ hĩndĩ ĩyo mũndũ akoragwo agĩte wĩki, ũkona tu no woire na Zenka tondũ, Zenka ĩkoragwo ho hĩndĩ ciothe na orĩrĩa wenda mbeca ĩĩ ĩgakũnengera ũguo Zenka nĩ njega na tondũ ĩheaga mũndũ mbeca hau hau, wetia ĩgakũnengera.

Andũ marahota gwĩbanga ũkamenya okorwo nĩ woya ngombo akorwo rĩngĩ nĩ wiki ũkamenya mbeca iria ũrĩrĩhaga na mũgetĩkania na kũrĩa ngombo ũkamenya o mũthenya ũrĩrĩhaga mbeca icio okorwo wiki mwarĩkanĩire ũrĩhe, okorwo nĩ mweri mwarĩkanĩire ũrĩrĩhaga mbeca ici na ũgeka ũndũ ũrĩa ũkũhotekeka atĩ mũthenya ũcio mwarĩkanĩra nĩ ma nĩ ma.

Makinya aheani a ngombo maroya nĩ marenda kana nĩ maraiga thiri cĩa andũ kũrĩa maroya, Ningĩ o kĩndũ kĩngĩũra na gũbwatwo na kwonekane nĩo maheanire thiri nĩ maroerwo makinya nĩ thirikari kana makahingĩrwo wĩra wao, ũguo.

Mawĩtĩkio marĩa megie ngombo nĩ mahotometie andũ a Garissa kuoya ngombo, tondũ nĩmetigagĩra mũno gũtahwo kana o na andũ angĩ kũu matigĩthomete ũrĩa mangĩkĩhota kuoya mbeca makĩhũthĩra intaneti, ũguo ũgakora hena mwanya mũnene kana mũhĩnga mũnene rĩrĩa maraihũrĩa ngombo icio, rĩu ona rĩrĩa marakĩenda kũihũria matingĩhota kũihũria tondũ mũtaratara wa kũihũria ngombo.

Ĩĩ nĩndĩretĩkania atĩ gĩthomo kĩa ahũthĩri a motungata nĩ kĩhonia kĩa wongerereku wa woici rĩrĩa andũ marahũthĩra njĩra cia kwoya ngombo cia intaneti, tondũ rĩrĩa mũndũ oya ngombo kana rĩrĩa mũndũ athomithio nĩ ekũhota kũmenya ciũria iria ũragio kana maũndũ marĩa atangĩheana atangĩhe mũndũ ũngĩ ĩkorwo ĩrĩ thiri yake ĩrĩa atangĩhe mũndũ onao ona korwo nĩ mũndũ ũrĩa ũramũhe ngombo ĩyo, ũguo ĩkarigarĩria andũ aingĩ kũiywo mbeca ciao.

Maũndũ marĩa nderecũrania, megie ũgitĩri wa mũndũ kĩũmbe, nĩ kũheana maũndũ kana ona ndingĩheana indo ciakwa cia thiri ,kana rĩrĩa ndĩroya ngombo ,atĩ ngĩoya ngombo ndĩmahe ona pin yakwa Mpesa, acha ndingĩtĩkĩra tondũ nĩ ndĩramenya ũndũ ũcio wĩna ũgwati mũno tondũ mũndũ ũcio no anjie mbeca na ndingĩhota kũmũkinyĩra.

Tondũ ũgitĩri wa mwĩrĩ ti kĩndũ ũngĩhota kũmenya rũcio gũgakorwo atĩa, na nĩ wega tondũ mũndũ no arware o hĩndĩ o yothe, akorwo na mbeca irĩa aigĩte mwanya irĩa cingĩmũhotithia atĩ tondũ okorwo nĩ hĩndĩ ĩrĩa warwara ũhote kũguthũka thibitarĩ, tondũ ithuĩ tũtirĩ Ngai kana o mũndũ wothe no arware o hĩndĩ rĩothe, ũguo nĩkio mũndũ abatiĩ kũiga kĩgĩna kĩrĩa kĩngĩmũteithia rĩrĩa arwarwa.

Tondũ nĩjũĩ kambuni yakwa ya insurance nĩ ĩigithĩtie na kambuni ĩngĩ ya kĩ mabũrũri ĩrĩa ĩtagwo, ya kĩ mabũrũri ĩrĩa ona kambuni yakwa ĩngĩthiĩ hathara na ĩremwo nĩ kũrĩha kambuni ĩrĩa ĩngĩ ya kĩ mabũrũri no ĩhote kũingĩrĩra na ĩrĩhe thiri ũrĩa wothe kambuni ĩno njigithĩtie nayo ĩna guo, ũguo ndirĩ na nganja o yothe.

Ũgwati wa ngiri ta igĩrĩ nĩnjiguaga njiganĩire naguo, tondũ ngiri igĩrĩ nohote gũciona rĩngĩ. No rĩu kuuma hau, nĩ ũndũ wa thĩna wa mĩonere ya mbeca na kwaga mawĩra, hau nĩnguona ta ingĩkorwo hinyĩrĩrĩkite gũkĩra ngiri igĩrĩ, twakĩria ngiri igĩrĩ, oguo ngiri igĩrĩ nĩguo mũinagana wakwa ũrĩa nyonaga mũnene mũno wa mĩonere ya mbeca.

Wũigithia wakwa ndĩũroraga rĩrĩa ndĩramenya mbeca ciakwa, mbeca iria bangĩire kũiga ihinda rĩiganona kana mbeca iria bangĩire kũiga o mweri o mweri, nĩ cirakinyanĩra, kwoguo angĩkorwo nĩ cirakinyanĩra na niĩ ngamenya kwa ihinda rĩrĩa twabangĩire kũiga mbeca icio, mbeca icio nĩ cigũkorwo ciganĩte ũguo ndirĩ na thĩna o wothe rĩrĩa ndebanga ũguo.

Niĩ rĩrĩa ndarĩhwo mũcara wakwa wa mweri nĩ ngayanagia mbeca ciakwa ngamenya mbeca ici nĩ cia kũrĩa, mbeca ici nĩ cia kũrĩha nyũmba, ngamenya mbeca ici nĩ cia kũrĩha thukuru, ngamenya mbeca ici nĩ cia kũiga nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa materĩgĩrĩire kana maũndũ ma hinahi rĩu ha maũndũ marĩa materĩgĩrĩirwo kana maũndũ ma hinahi hau nĩho ndoraga ngamenya mbeca ici, ici ndingĩhutia nĩ ũndũ wa hĩndĩ ĩrĩa ĩngĩhanĩka na hau nĩho menyaga ndĩ safe.

Niĩ njigaga mbeca icio bengi-inĩ ĩrĩa itangĩhota kũruta, kana ĩrĩa no hote kũruta, no nĩ ngoragwo na mawatho makwa atĩ mbeca icio ndingĩhota kũruta mbeca icio, tiga o maũndũ ma hi na hi moke ta ndwari. Toguo njigaga mbeca ciakwa bengi rĩrĩa ndarĩhwo ndaruta, thutha wa kũruta mahũthĩro marĩa mangĩ mothe.

Kĩndũ kĩa mbere ndoraga nĩ ndoraga mũcara ũrĩa ndĩrona ngamenya ndaruta mahũthĩro makwa mothe nĩ mbeca irĩku ndatigia, na he mbeca icio ndatigia ngamenya ici nĩ ngũiga nĩgetha cikandeithia nahau. Ningĩ maũndũ mangĩ ndoraga ndĩrenda gwaka nyũmba ĩhana atĩa kana nyũmba yakĩ. Koguo ningĩ kĩndũ kĩngĩ ndoraga nĩ ndĩrenda kũiga mbeca ici nginya ihinda rĩrĩkũ nĩgetha hingie mabata makwa.

Ĩĩ niĩ nĩnguona ta thirikari na honge cia kũheana mbeca ciambĩrĩirie kũheana mbeca ciambĩrĩirie kũheana ũhoro wa ũramati wa mbeca na ũtonga kũgerera intaneti, tondũ ona redio nĩ maragĩrĩria mũno na ma TV-inĩ. ũguo, ĩbataire yongerere kũringana na thimũ rĩu. ĩkera andũ na thimũ harĩa ũtonga ũkinyĩte kana wega wa kũigithia nĩ ũrĩkũ nĩ mataare nginya thukuru-inĩ arutwo merwo nĩguo magĩe na ũmenyo.

Ndĩrarora hindĩ ĩyo itagakorwo wĩra-inĩ, nĩngakorwo thirĩtwo nĩ hinya na koguo ndikahota kũruta wĩra ũguo nĩngenda gũkorwo hurũkĩte na no ngĩkorwo ngĩrĩa tondũ no mũhaka mũndũ akĩrĩe, na bamĩrĩ yakwa, ũguo no nyende hĩndĩ ĩrĩa ndĩrarĩa, ngaigithia mbeca cia kũrĩa hĩndĩ ĩyo tondũ ndikenda gũthumbũra andũ okorwo nĩ ciana ciakwa ngaciĩra cindũmĩre kĩndũ, nĩ wega gwĩbanga tene.

Niĩ nĩ njaragia na ciana ciakwa na aciari akwa ngamĩra he mbeca ndĩraigithia, nĩgetha ta rĩngĩ ingĩkĩhurũka kana ingĩgĩkua thutha wa kũigithia mbeca icio no cikĩone mũndũ ũrĩa ũngĩthiĩ kuoya mbeca icio, ningĩ mbeca ndigakĩigithie mbeca na bamĩrĩ yakwa ĩrĩa ngĩethagĩra ningĩ yake kĩ? yage mũndũ kana ĩgakua ngoro kana mbeca ciũrire oũguo.

ĩĩ niĩ ndĩ mũrĩmi nohote kũgĩa mbeca kuma bengi-inĩ na njĩra hũthũ, tondũ no gũthiĩ bengi-inĩ ndĩmere ndĩ mũrĩmi ona ta rĩngĩ nginya no ũigĩrĩre title tondũ kũrĩa ũrĩmaga wĩna mũgũnda, no ũigĩrĩre title deed ũheo rũni, na thirikari no yagĩrithie ũhoro ũyũ wa arĩmi, thirikari no ĩteithie arĩmi na kũmathondekera bara, ĩkamahe okorwo nĩ mbegũ cia thogora mũnini, ĩkamahe okorwo nĩ bataraitha, ũguo ĩmateithie rĩrĩa mararĩma.

Ikundi cia ũteithio wa mbeca nĩciteithĩtie tondũ rĩrĩa mũndũ oya mbeca, kana oya mbeca cia ngombo, ta rĩngĩ nĩ anjagia either no agũre ng'ombe, ĩrĩa arĩkamaga, ĩkamũhe baida, ona ng'ombe ĩyo ĩmũteithĩrĩrie ona kũrĩha thirĩ ũcio, ningĩ no anjie biacara ningĩ na ĩmũteithie na one baida, na rĩmwe andũ nĩ maremagwo nginya nĩ kũrĩha ma ngombo icio.

ikundi cia ũteithio wa kĩmbeca nĩciteithĩtie mũno tondũ andũ nĩ moyaga ngombo magacoka kũrĩha na makanjia biacara ciao iria cimaheaga baida kana ũrĩmi makeingĩrania na ũrĩmi, ũrĩmi ũrĩa ũmaheaga baida magacoka kũrĩha mbeca icio, no sacco icio kana ũteithio ũcio wa kĩ mbeca ikundi icio nĩcithiaga hathara rĩrĩa andũ amwe maremwo nĩ kũrĩha

Mbeca cia intaneti-inĩ nĩ njega tondũ nĩ cirĩ na rekondi ya ũrĩa mũndũ atũmĩra mbeca icio, oũrĩa watũmĩra nĩ cirĩ moguni na ningĩ nĩ cirĩ mathĩna tondũ rĩrĩa wona kĩndũ ona ũtarĩ na bata nakĩo na gĩa gũkenia kana ũtabangĩire nĩũhotaga gũkĩgũra tondũ wĩna mbeca hau hau na ũndũ ũcio ũngĩ, maũndũ macio no manyihanyihe na mũndũ angĩkorwo na mahũthĩra kana akamenya okorwo ndibangĩire kũgũra kĩndũ gĩkĩ ndingĩkĩgũra onokorwo ndĩ na mbeca hau hau.

Tondũ tekinoronjĩ ĩno ĩrĩhagia goro mũno o kĩndũ kĩrĩa ũrenda kũgũra, ũguo ĩgakorwo ĩkĩhaicia mũno ngarama cia marĩhi na ona ndĩroraga nĩa mareka kana maratũmanĩra mbeca tondũ ĩyo ndĩrenda kũmenya, ĩrenda mbeca.

Thirikari nĩ ĩkoragwo na igoti rĩrĩa rĩtagwo VAT rĩrĩa rĩkoragwo na rĩrĩa rĩhũtagia kira kĩndũ kĩrĩa kĩrendio kũogũo kĩndũ kĩrĩa kĩragũrwo haha no kĩo kĩragũrwo kwoguo no mũhaka gĩkorwo na VAT na VAT ĩyo ĩkorwo ĩigananĩtio na thogora nĩ ũmwe na nĩngĩ he ĩndo irĩa ciĩna goro mũno thirikari nĩ yongagĩrĩra mbeca ĩrĩa ĩtagwo cabucĩdĩ mbeca icio nĩ cio ĩteĩthagĩrĩria.

Ũthiaga gwa Sacco ĩrĩa ũrenda kwiyandĩkithia wina maratathi mothe ma kĩndũ kĩrĩa ũrenda kwandĩkithia. Na wĩna nginya ona akorwo wĩna gĩbandĩ gĩaku kĩrĩa gitarutithĩtio, ũgathiĩ ũkaria nao ũkarĩha kĩrĩa megũkwĩra ũrĩhe, marĩhi marĩa ma kwĩ register kũu, ũkaingĩra, magakũingĩria kwa mĩtambo-inĩ yao ya Sacco.

Tala ũkiringithania na bengi, Tala no woe ngombo kũrĩa o ũrĩa ũngĩheo nĩ bengi ũcio nĩ ũndũ umwe, Tala no wigithie mbeca ciaku, ona bengi ũkĩrondithania, no wigithie mbeca ciaku. Na rĩrĩa ona Tala waigithia mbeca ciaku nayo, mbeca nĩ ciongagĩrĩrĩkaga oũrĩa onokorwo nginya bengi nĩta ciongagĩrĩrĩkaga rĩrĩa waigithia nayo.

Ĩĩ niĩ nĩ ngũona ta mũndũ agĩrĩire gũthoma mawatho na mĩtaratara ĩrĩa yandĩkĩtwo ng'endainĩ cia ũkombithania ũtanaĩngĩra kũo tondũ rĩmwe andũ nĩ moyaga nĩ mathĩaga mabĩtie kũoya ngombo magacoka magakora kana mbeca irĩa makarĩha nĩ nyingĩ mũno ũkĩrĩngithanĩa na irĩa woete kana ningĩ no ũthiĩ woe mbeca ũkore ona ũrarĩha maita merĩ ma ũrĩa woete kwoguo nĩguo.

No ũrĩhe SHA yaku ũkĩhuthĩra thimũ kana rĩrĩa warĩhwo kana haria wonaga mbeca ũgathie ũkenyandĩkithia ũkaihũria kwa SHA kana kũhũthĩra thimũ yaku, ĩrĩa ĩgũkũhe ndũmĩrĩri bata no ũkorwo na namba yaku wĩrĩnjĩstete nayo gwa SHA ĩrĩa ĩronania mbeca na rĩrĩa ũkarwara nĩũgathondekwo hatarĩ marĩhi.

Tondũ hĩndĩ ĩrĩa wahurũka kana hĩndĩ ĩrĩa wakua, mbeca icio nĩ ũgakorwo ũtigĩire mũndu ũrĩa, mũndũ ũrĩa wandĩkithĩtie, okorwo nĩ bamĩrĩ yaku okorwo nĩ aciari aku, okorwo wĩna mũtumia wandikithĩtie, ũngĩandĩkithia. Na thutha-inĩ hindĩ ĩrĩa ũkahurũka mbeca icio no imateithie gũthiĩ na mbere na mũtũrĩre handũ ha kũmatiga mena thĩna hĩndĩ ĩrĩa wakua.

No mũhaka kambuni ĩyo ĩigithie na honge cia ũigithia ta insurance nĩgetha ta rĩngĩ ona nĩmathiĩ hathara, kũu nĩ kwonania andũ arĩa mara makoretwo kuo maigithĩtie kũu no mahote kũrĩhwo, kana no mahote gũthitangĩkwo, kana hĩndĩ ĩrĩa kambuni ĩyo yeka ũndũ mũru no ĩhote gũthitangwo.

Ũngĩingĩra thimũ-inĩ yaku ,ũthiĩ kwa helb application, ũthiĩ ũ apply helb yaku wĩ na indo ta, pacipoti,k au nĩ gabica karĩa kanini, indo ta namba yaku ya gĩbandĩ nĩirabatarania hau, akorwo nĩ mbica ya kĩgerio gĩaku nĩrabatarania hau, na nenda ĩyo ĩkoragwo ya helb.co.ke

Arimũ a gĩcagi matirĩ na ũmenyo makĩria wa kũhũthĩra mĩtambo ya ndigito, ũguo ũgakorwo ũrĩ ũndũ mũritũ mũno kũmahotithia kũbundithia arutwo. Ningĩ arutwo aya amwe matirĩ nginya na thimũ, ũguo mamanjagĩrĩria kuma kĩambĩrĩria. Na ningĩ thukuru ici ti nyingĩ nginya cĩ na thitima, ti nyingĩ nginya cireheirwo akorwo nĩ kompiuta, ũgakora ona iria cirĩ na kompiuta kana mĩtambo ya ndigito nĩ nini mũno koguo citiraiganĩra arutwo.

Mũtaratara wa programming na coding nĩ ũrabundithio mathukuru-inĩ kũrĩa mwana, ciana cirarutwo cirĩ kuma o nini. Koguo cikagĩa na ũgĩ kuma cirĩ o nini, na ugĩ ũcio nĩ ũkamateithia nakũu thutha-inĩ, rĩrĩa mareka coding, na rĩrĩa marahũthĩra programming ya kompiuta thutha-ini rĩrĩa angĩkorwo nĩ mandĩkĩtwo wĩra handũ.

O ndũrĩrĩ o ndũrĩri nĩ ibataire gũkorwo na andũ arĩa mamĩrũgamĩrĩire o yunibaciti o yothe, ni guo hĩndĩ ĩrĩa yunibacĩtĩ ĩyo mũrutwo tarĩngĩ ena thĩna, no athiĩ hau, na mathĩna make amaheane hau. Ningĩ thirikari nĩ ibatiĩ ĩkaingĩrĩra, ĩkaingĩrĩra harĩa o mwana auga mathĩna make, thirikari ĩbatiĩ ĩgoka ĩkamarora, ĩkona ũrĩa ĩngĩmateithia na mathĩna no mathira thire.